Mago mandese kangumu matek ahinya . Aparo ndalo mane pod wasomo e praimari, kane inyiewonwa gi mondo wadhi wamadho godo chai kata nyuka e sikul, nimar kendo magi ne miyo waloso osiepe mang'eny ahinya sama wan e skul ka watudo kendo wachamo mandas.

An ok ahero tijno mar lwoko sande nikech odondore seche moko sande olil kata gi timo moo to idwa ni iluok ma ler to gi dondore alafu i ngama wuoi koro ok ahere kata matin.

Olemoni inyalo riti mondo kik kethre, kiume gi net mondo winy kik chame. Kopogore gi mano, igone yath mondo kudni kik chwoye. Kendo inyalo olne yiende pi mondo kik otuo eh.

Migao ma ochung'ne rango weche mag kor lwasi e piny Kenya iluongo ni Kenya Meteorological department. Migaono osekonyo jopur ka gikono jopur ndalo mondo giikre gikom ka koth chiegni kendo jogo modak kuonde ma ohula nyalo riembogie ka koth chue matek, mondo odar odag kuond mabeyo. Kendo okonyo bende puonjo jopiny mondo obed gi ikruok e seche ma koth nyalo chwe matek.

E thuolo mar higa achiel mosekalo, madungo' maseyudo en chuop ogudu mar mbalariany e university mar Maseno, marariyo e weche mag pur, asepuro kendo kayo cham mathoth ahinya e higa mokalono, kopogore gi mano aseyudo jaoda kendo osemiya nyathi achiel e higa mo okalono ende.

Midhiero go miyudo kitiyo kod eCitizen gin kaka, koso winjo dhok ma eCitizen tiyogodo. Kopogore gi mano, midhiero machielo nyalo bedo thagrwuok mag chudo, kioro to pod oknyal dhi. Kendo midhiero machielo nyalo bedo mbui ka dhi mos nimar ichulo pesa e eCitizen kitiyo kod mbui.

E gweng'wa, yawuoyi nichako nyinge kaka; Otieno, Odhiambo, Omollo, Owino kata Opiyo. To nyiri nimio nyinge machal kaka; Adongo, Apiyo, Adhiambo, Atieno kod Awino.

Kom mar jatend piny ema omako chuny jo Kenya duto, ni mar ja tend piny ema ngi'yo weche mag somo , pur kod pith , ohala ,tudruok mar piny Kenya gi pinje maoko, kendo weche mag arita kwe, weche mag thieth, weche mag dong'ruok mag gwenge' kata wechego mag ngi'ma ma oitho kata man piny bende orango' e weche mag wuoth kod weche duto matimore e piny Kenya.

Josiasa man gi mbi e gweng'wa en kochakore kod gavana marwa matiyo matek ahinya Gladys Wanga. Iluwe kod mijumbe mar od bura mamalo ma ochung' ne wakeyne iluongo ni Bensouda. Kopogore gi mano, mjumbe marwa bende tiyo matek ahinya iluongo ni Lillian Gogo. Kopogore gi mago, seneta marwa bende Moses Kajwang' tiyo matek ahinya e od bura mamalo omiyo gin gi mbi e gwengewa.

Jogweng'wa tiyo machiegni gi piny owacho e geng'o nek mag lee bunge ka gichwalo jogo masenego kata matemo nego lee mag bungu go e doho. Ma osemiyo nek mar lee mag bunge odok piny ahinya e gwengewa .Kendo omiyo lee mag bunge omedore ma ywayo wasungu kata jotim limbe makelo pesa e gwengewa.